Ici nĩ ciana cia thukuru na arimũ ao maroneka maikarĩte handũ kawanja-inĩ handũ he na mĩtĩ na nyeki, nĩmaroneka he na kĩndu marathomithio tondũ mwarimũ ũyũ nĩaroneka he ũndu aramera. Ũyũ nĩ mwaka ũrĩa kũraarĩ na mũrimũ wa COVID-nineteen tondũ othe nĩndĩrona me na tũrembeko twa maniũrũ nginya mwarimũ wao.

Ahandĩte marigũ handũ haigananĩte, kũgũo abatiĩ enje mĩtaro nĩgetha maĩ moka, magoka magathiĩ mĩtaro gũgakorwo hingo ciothe tĩri ndũrathiĩ nĩgetha marigũ makona wega handũ ha kwĩnyitĩrĩra. Ningĩ no enje gathiũrũrĩ, enjere marigũ gathiũrũrĩ ũguo, maĩ moka makaingĩra irima-inĩ rĩu enjeire irigũ nĩgetha marigũ maya magatiga kũhotwo nĩ maĩ magatiga gũthiĩ na maĩ.

Iria rĩrĩa mũrĩmi ũyũ arakama ng'ombe icio ithatũ no oye ng'ombe ĩmwe amĩige ĩyo ĩgakorwo nĩ ya kũgũrĩra ng'ombe ici ingĩ irio na macumbĩ na indo iria cirabatara. Ng'ombe ici ingĩ igĩri iria rĩrĩa arakorwo akĩendia agakorwo akĩigithia mbeca no aigithie ta Sacco-inĩ nĩ getha hĩndĩ ĩrĩa agakorwo akĩbatara mbeca akoya Sacco-inĩ kana hihi agakomba ona rũni rwa gũthondekithia ng'ombe hĩndĩ ĩrĩa igakorwo ikĩgũmĩrwo nĩ thĩna.

Ũndũ ũyũ nĩ ũteithetie na kũnyihia mahinda hĩndĩ ĩrĩa ndĩrabatara kĩndũ, no thimũ ũrahora, andũ a Glovo magakũrehera harĩa ũrĩ. Ningĩ mangĩkũrehera kĩndũ okorwo tikio ukwendaga nĩ macokagia, na magakũrehera kĩndũ kĩngĩ, koguo ũndũ ũyũ nĩ mwega na nĩ uteithetie akenya gĩcagĩ-inĩ gia gwitũ.